Nĩguo gũtigĩrĩra atĩ irio citinekĩrwo gĩko gĩcigo-inĩ gĩakwa, ndũrĩrĩ nĩ cihũthagĩra njĩra nyingĩ cia kũgitĩra irio gũkorwo cikĩgĩa gĩko, na njĩra ĩmwe ya iria mahũthagĩra nĩ hĩndĩ ĩrĩa mararuga, nĩ matigagĩrĩra atĩ harĩa mararugĩra nĩ hairigĩirwo wega, ũndũ atĩ ona kũngĩũka rũhuho, rũhurutane, rũhuho rũrĩa rũkaga rwĩna rũkũngũ rũingĩ, rũgiri rũrĩa rũkoragwo rwĩkĩrĩtwo handũ hau nĩ rũgiragĩrĩria irio icio gũkorwo cikĩgĩa gĩko, na ũndũ ũngĩ ũrĩa wĩkagwo, nĩ atĩ nĩ matigagĩrĩra atĩ hĩndĩ ĩrĩa mararuga, nĩ makunĩka irio ciao wega, koguo thaburia ciao ciothe cigakorwo atĩ nĩ ciatigĩrĩrwo ciĩna ngunĩko cia gũcikunĩka wega, ũndũ atĩ irio icio ona kũngĩhurutana atĩa kana ona hagĩe kĩndũ kĩngĩgũa, irio icio cigakorwo citinagĩa gĩko.